Jokenya yudo ber kata ohala mang'eny ka gitiyo kod pur ma mar keto cham kadhi malo maok ariwa e loo nikech sama cham osechiek kendo ikaye e puodho midhi ikane e dero kata e ot ber kipangogi kagin e gunde kagidhi malo. ma nyisi ni sama iketo cham ariwa e loo sama en gi gunde miyo yot ng'ich makogi kendo mano nyalo kelo tow mar cham e gunde to sama ikete ka odhi malo ketoni tich mayot geng'oni nyaka geng'oni nyaka oyieyo kik keth cham ei gunde nikech sama ikete piny ariwa e loo miye yot idho kendo tucho ogunde ma oketh cham mosekan, to sama ikeot cham iketo cham, kata japur koketo cham kadhi malo en gi yot mar ng'eyo kar kwan ogunde monego okan e ot kadhi malo kendo mano miye tich mayot kata mar golo ogunia mar cham sama odich godo kata odwa uso

Kaka japur, pur malach owinjore kod japur moloyo puro kuma matin mana mar chiemo. Sama ipuro puodho malach, kata ipuro kumaduong',japur bedo gi keyo m mang'eny gi keyo mogundho. To pur malach ber moingo pur mana matin mar chiemo nikech sama ipuro pur puodho maduong', kata kumalach, ibedo gi keyo mogundho kendo gi keyo mang'eny miyo ikayo cham mang'eny epuodho. Kendo pur malach miyo japur bedo gi chiemo kuom ndalo mang'eny moloyo pur mana mar chiemo nikech pur mar chiemo en gindalo machuok, orumo piyo piyo to sama ipuro pur malach, omiyi ibedo gichiemo seche tee. Kendo pur malach miyo jogi, sama in gi nyithindo ok ikos chiemo eot nikech obudho kapok orumo. To mana kipuro mana mar chiemo obiro rumo piyo kaluwore ni otin kendo ndalone dhi piyo piyo, iyude korumo piyo piyo. To sama ipuro mang'eny ibedo nyaka gi keyo.

Gima omiyo kothe ma nyachon beyo kipuro kuonde ma ongoro motwo, en ni, kingíyo ndalo machon, ne nitie yore mopogore opogore mar loso kodhi, kidwaro koth cham mar modo omi ikom. Iyudo ni jopur machon ne tiyo gi yore ma nyachon loso kothe kendo timo maber kipidhe kuma ongoro ma otwo. Iyudo ni kane en koth oduma, nitweye kuma ich kendo make, kendo irono nechopo kuom odumano maket koth odumano matek makata thuth oknyal mako maketh kodhi midwaro pidho. Masaama ikawe midhi ipidhe kuma ongoro kata ma otwoo, iyude katii mare ni malo kendo oti piyo piyo. Kothe manyachon netimo maber ongoro ma otwo, nikech iyudo ni, oknegibed gi shida moramora sama gitii. Iyudoni sama gitii ongoro ma otwoo kanyo, iyudoni kothe ne ok gikmoko kethi, nikech negitek. Kata mana aidha kanogologi sama opur

Ber mondo japur opidh yiende ekind cham magipidho nikech yiend geng'o tuo mar lowo kendo chieng ok tuo lowo ne cham ahinya. Sama japur opidho yiende e kind cham ma gipidho miyo sama yiende ma gipidho ekind cham gi ka luaro yitgi epuodhoni medo ndhath lowo nikech gimedo manyiwa epuodho ka. Kendo imiyo japur bedo go tich mayot nikech puodho ok tuo ahinya nikech yiendo mopidho gengo' chieng kendo ok tuo cham. Ber ka japur pidho yiende ekind cham ma puodho nikech miyo pudhono bedo gi tich mayot kedo bedo kitiyogo saate nikech sama japur ogolo cham ka cham osetimore nikech kingiyo kende mag cham gikinde mar yiende dongogi opogore. Cham kawo ndalo matin to yien kawo ndalo mang'eny. Kendo iyudo ni japur bedo gi tich mayot epuodhono kendo pudhono miyo japuor tich mayot nikech itiyo kode saate kendo okelone japur yuto maber kaka japur onego yud gimoro maber sama otiyo matek epuodhono.

Kothe mag legumes onego omien kod yedhe kwiri kapok okom nikech gigeng'o thuth kik keth kothe kendo giketo tok kothe mag legumes dak aming'a kendo gimiyo kodhi kaka mag legumes kothe mag legumes gin kaka ng'or, olayo, njugu. Gigi sama omien gi kod yedhe mag kwiri gigeng'o le go kik keth gi sa ma ok kata ngode sama oke okom gi e puodho. Iyudo ni le machalo kaka aidha, awendo, akuru oero kothe gi ahinya. To sama owir gi gi yedhe mag kwiri gigeng'o le gi kik keth gi sa ma okom gi kata golgi e puodho nikech le gi oluori gi sa ma owirgi gi yedhe kwiri gi nikech nego le gi. Sama japur owiro kothe kothe gi gi kwiri go gigeng'o kata mana dhano kik chamgi sa ma okom gi e puodho nikech nyathi nyalo dhi to golo njugo sa ma ikomo e puodho miyud ka njugu mikomo e puodho.

Kwath ki itiyo kod tweyo dhok ber, but puothe mang'eny mo opidhe cham nikech sa ma itiyo kod tweyo dhok but puothe mang'eny ma cham nitiere ,geng'o dhiang' kata tamo dhiang' mar chopo e puoth ng'ato mondo oketh ocham ng'ato kata kwath ki itiyo kod tweyo dhok ber but kuonde samba ji ma gi pidhe e tiang' nikech sa ma itwe dhiang' e but samba ng'ato ku ma opidhe gik ma opogore opogore obedo gi tich matek mar donjo e samba ng'ano mondo mi oketh gik ng'ano ma nie e puodho no kendo iyudo i kwath ki itiyo kod tweyo dhok ber kendo miyi tich mayot mar timo gigi kata mana sa ma ipuro e puodho iyudo ka in gi tich mayot kendo inyalo timo tiji e yo mo okwe nikech itweye ku ma ok onyal dhi ketho gir ng'ato sa ma itiyo kendo ku ma inene. Kwath ki itiyo kod tweyo dhok ber nikech dhiang' chiemo ma yieng' ku ma tin kendo ku ma oluwore ma inene kaka ochiemo.

Tut ma ng'iso ma tut ma onego okom godo kodhi lure gi kit kothe ma japur onego okom. Tut mar kodhi lure gi dho kwer ma japur tiyo godo, wan gi kothe ma opogore opogore ma onego pidhi ki puro ki ikomo gi tut mar loo matin kata ki puro gi thanyruok mar loo. Gik moko kaka oganda, oganda ok dwa tut mar loo kadhi piny nikech odwaro thanyruok mar loo nikech sa ma oti, oti ga ko yom yom kendo sa ma ikunye e loo ma tut okawo ndalo mangeny mondo oti, oganda ka achiel kod oduma. To tut mar loo lure gi kido mar komo mar japur, japur nyalo tiyo gi kedi ma otur ma opim maber ma ng'iso tut mar lo gi kalure gi kodhi mo odwaro komo. Seche moko japur dwaro komo oduma, oduma okdwar tut mar loo ahinya oduma dwaro tut loo ma oromo, ma miyo oduma sa ma ti oti.

Pur mar rabuon inyal tim e buche kata opara omiyo jopur mang'eny oero loso opara nikech rabuon ipidho e opara kendo sama ipitho rabuon kata idwaro pitho rabuon kaka japur nyaka to igone opara opara miyo rabuon chiek madongo kendo opara miyo japur yot sama okayo rabuon kata kunyo kata mana sinjo rabuon iyudoni rabuon sama osechiek kata otimore sama ipidhe e oparani, rabuon baroga lowo kendo sama igone opara lobni okbi barore nikech ibiroyudo ka lobni oting're gi malo ma sama rabuon obaro chieng' ok chop kuma rabuon mochiek tie rabuon mochiek cha nitie nikech chieng ketho rabuon kendo miye otimo pii sama otede, rabuon nyaka igone opora sama igoyone rabuon opara miyo rabuon tiende koka ringe e lowo ahinya kathi piny nikech sama rabuon oringo tiend rabuon machiek cha oringo kadhi piny rabuon bedo kata japur bedo.

Ayie ni pur mar ohala ber moloyo mano mar pur matin ma inyalo kata cham ma rum. Nikech sa ma japur opuro pur mar ohala miyo japur bedo gi nweng'o ma bup, nekech sa ma japur puro kit pur mar ohala miyo japur uso mwandu mo opuro kaka cham to oyudo pesa ma nyalo konyo ngimane moloyo pur pur matin ma inyalo kata cham ma rum. Nikech sa ma ipuro matin mi ichamo mo orum nyalo keti e chandruok kaka mag kwecho. Nyalo nyaka keti e kech. To sa ma ipuro mar ohala, en gi ma kelo ni yuto mang'eny kendo konyo ngimani nyalo konyo kata ngima jo jogi kata jo odi. kendo pur mar ohala miyo dhano bedo gi mwandu mangeny kendo mwandu mathoth e ngima gi. Sama japur puro mar ohala oyudo nweng'o maber obedi gi ngima maber kendo obedo miyo onyalo nyiewo gi moro amora ma onyalo dwaro e kit ngimane moloyo pur matin mi inyalo cham te ma rum. Nikech sa ma ipuro gi matin mi ichamo te ma rum kelo ni kech e dala.

Thoth ji manitie e bombe ohero pur miolo pi e puothe moloyo tiyo kod koth ma chwe nikech ng'eny ji mantiere e bombe ng'eny gi nigi puothe matindo kendo mayot olo pi sa ma ipidho gimoro e puothe go kendo iyudo ni bombe pi ng'eny kendo gichulo pi ma koro miyo gi ginyalo timo gimoro amora gi pi. To ng'eny ng'eny ji mantie e bombe ohero pur mi olo pi e puothe moloyo tiyo kod koth ma chwe nikech iyudo ni koth nigi ndalo ne koro sama koth ok chwe to japur kopuro alode kumoro matin iyudo ni odhi tiyo gi pi mantie aluora ne kanyo koole ne gikego pi mondo kik wang' moloyo rito ni koth nyaka chwe nikech sama girito koth ginyalo miyo gik gi wang' to pi bende ng'eny pi bende yudo yot e bombe pi bende oringo kumoro amora e bombe. Mano emomiyo ng'eny ji modak e bombe ohero pur miolo pi e puothe moloyo tiyo kod koth machwe.

Kaka wang'eyo kaka joluo ni riwruok e teko to sa ma japur opuro oduma e puodho malach, chuno ni nyaka umany jokeyo mang'eny nikech sa ma wa riwre kaka oganda kata ka japur miyo tich dhi mayot .To sa ma japur opuro oduma e puodho ma duong obiro keto oganda mathoth mondo omi tich mar keyo mar oduma e puodho odhi piyo, kendo obiro miyo japur tich mayot kata ting' mayot mar keyo mar ndalo mar keyo obed matin sa ma okayo oduma japur biro tiyo kod oganda kata inyalo riwori gi oganda gi mar mondo mi ika cham piyo kendo kata mana ting'o ki itero gi dala iyudo tich mayot nikech seche mi itiyo go sa ma isombo oduma e puodho bedo matin nikech ni ya oganda ng'eny kendo tich dhi ma piyo piyo moloyo ka in gi oganda matin nikech kaka wang'eyo riwryok e teko to sa ma iriwri iyudo ka tich yot e kind.

Japur onego rit chwe mar lowo nikech chwe mar lowo emamedo ndhadho ma cham tiyogo e puodho kendo chwe mar lowo miyo japur kayo cham mathoth sama ndalo ma gikeyo e puodho kendo chwe mar loo miyo cham dongo e puodho maber kendo ka ngi'ch mi chwe mar lowo miyo japur neno gima otimo e puodho miyo japur bedo gi mor sama oneno ka cham timo maber e puodho japur onego rit chwe mar lowo nikech nikech chwe mar lowo e teko yudo keyo mang'eny e puoth kendo e teko yudo omenda mang'eny sama cham osetimo maber e puotho ibiro yudo omenda mang'eny bang' use, chwe mar lowo onego wariti nikech ene ndhadho ma cham tiyogo ka dongo mapiyo piyo e puotho, japur onego rit chwe mar lowo nikech chwe mar lowo e teko dongo mar cham e puodho kuma opidhie.

Pur ma iole pi e puothe konyo kwonde motwo ma kongoro nikech kwonde go iyudo ni sama koth ok chwe gi two piyo kendo gimiyo cham wang' sama opidh cham kwonde go kendo giketo ngima mag cham tuo ka pok ochopo seche monego o kaa cham. Olo pi konyo kwonde motwo mag ongoro kendo miyo cham dhi mapiyopiyo ka giyudo pi kendo keto lo mang'ich miyo cham dongo mang'ich ka ng'ich kendo cham timo maber ne japur kendo japur yudo keyo mang'eny. Olo pi e puothe konyo olo pi kuonde ma ongoro kata mana mo tuo miyo japur ng'eyo dweche ma koth chwee kendo kineno dwe ma koth chwe chiegni chopo ibiro yudo ka japur oweyo olo pi kwonde go. Kendo olo pi e puothe konyo e puothe mongoro kata mana motuo konyo japur kendo miyo jabur mijing'o. Tich matek sa ma oneno ka gik mopidho e puodho ok wang' kendo nitie garita.

kaka japur, pidho ngano ni gi dongruok mang'eny, pidho ngano ni gi yudo mang'eny, kendo japur mopidho ngano keyo maber nikech cham mar ngano kingiye en cham makosechiek to ilose ka itiyo gi kitechnologia masani omiy japur nwengo maber kendo omiyo japur bedo gi pesa mang'eny, kaka wangeyo ni cham mar ngano ichamo nyaka ulaya piny mar wasunge, nikech sama japur ang' kosechiego cham mar ngano kata opidho pith mar ngano e puotho, obiro yudo keyo maber kaluwore ni ngano iuso kuonde kendo e pinje mopogore opogore kendo cham mar ngano ji ohero ahinya kaka chiemo maber. sama japur pidho ngano en gi konyruok nikech en nyaka gi chiemo e ot kech obiro kaye en nyaka gi pesa mang'eny biro miyo obed gi osiepe mangeny mopogore opogore madwaro ngano koselos maber moseik maber moseikre kaka chiemo kendo obiro bedo gi mwandu maber nikech pitho...

Yore pur mitiyo godo e gweng'wa sani kaka jopur kata mawatiyo godo e gweng'wa kaka japur, en puro gi dhok kata lwedo en manyachon, iyudo ni puro gi dhiang yot moloyo kitiyo gi kiteknologia masani seche moko pur gi tinga ,nikech miyo sama japur oketo nidwa puro gi tinga oyudo ka en gi ting mapek nikech otiyo gomenda mang'eny mar kelo tinga mondo opur to ma kipuro kod dhiang',ji mangeny iyudo ni nigi dhok kendo imiye tich mayot nikech en oonge gimoro amora maang ni ng'ato igolo pesa ni imiyo ngato kendo in gi dhogi kendo in gi kweyi kendo ipuro go e puothi. Pur kendo mwatiyo go en pur gi lwedo ,pur gi lwedo yot kendo aneno ka ji mang'eny e gwengwa kendo kaka wan jopur wahero tiyogo, iyudo ni pur gi lwedo yot kendo ibedo gi secheni kendo iketo seche ni mag pur ma ok ni ng'ato chiki ,in ema ing'eyo kaka imondo kendo in ema ingeyo kaka ipangori mondo mi iti tiji.

Kit yiero kodhi kaka japur kata kit yiero koth jamni monego ibedgo kaka japur, luore gi yiero mar japur kendo gima ihero kuom kodok kor ka cham kata kodok kata kodok kor ka le. Kwa dok kor ka cham kit kothe monego abedgo kaka japur an kaka japur ing'iyo kit cham matimo maber gi kit lo ma un go alwora u. To ka adwa ng'eyo kit cham monego abedgo kaka japur abiro ng'iyo cham matimo maber kapidho kendo mawuok madongodongo kapidho kendo miya keyo mabup gi keyo mang'eny kendo kuom ndalo mange'ny. Kendo ang'iyo kit cham ma ok tho ka apidho kendo matimo maber gi ndalo machuok ka lure gi kit lo ma ango. To ka adok gi kit jamni ka ang'iyo kaka japur monego abedgo abiro ng'iyo ni e gweng'wa ka chal nade gi kit le monego bede. Abiro ng'iyo chiemo mang'eny ma jamni chamo.

Gima arango seche ma ayiero koth cham monego apidhi ekinde komo, en ang'iyo cham ma otimo maber ekind cham duto, kata ekind kothe duto mane apidho sama akeyo. Kendo an kaka japur, ang'iyo koth cham ma ochiek madongo dongo, kendo mawuok magolo olemo mang'eny sama okaye. Eeh ka japur dwa ng'e kit koth cham monego opidhi ekinde komo. An ang'iyo kaka, kiwango mar oduma, kaka oduma otimo maber, dongo mar oduma, kinde machuok ma cham tieko, kata kinde machuok maka apidho oduma, kata mana cham moro amora totieko. Kendo ang'iyo gima gima ji ohero kata ka kata mana jonyiewo ohero. Ka en oduma abiro ng'eyo ni oduma en..

An kaka japur, mapuro kendo ohero pur, yore ma atiyo godo e wilo cham e puodho e kinde ka kinde, en niya, sama apidho cham kata koth cham moro a mora e pudho, ndalo pur, angíyo ndalo gi dueche ma cham ma apidho tieko e puodho, mond omi otim kata ochieg e puodho. Kendo angíyo cham matimo maber e puodho gi, e puodho ma apurono, kata e lowo ma apurono. To ka aneno ka apidho kodhi ma oktim maber, to kosekaye to okokelona keyo moromo kaka japur onego oyud keyo e puothe, biro chuna ni ka dueche mag komo maluwe ochopo, tokabiro kome, abirotemo komo kodhi machielo. Ka ne akomo oganda, to koro abiro komo bel. To ka aneno ka bel ni itimo maber, abiro keto kendo bel. Nikech japur dwaro gimakelo ne yuto ok gimakelone lal.